Ore tenadol ena pisha ore entoki nalotu indamunot naa adolita ingharhin kumok aa ilbaasi ongharin taa kutitik oltunganak kumok oleng nemeeta oltungani lemeloito inkoitoi enyenak nemegira airorokino Ore enijo aingur ena taon naa ijo taon e Nairobi. Ore taa kulo tung'anak naa itodolu ajo keppito inkoitoi napaasha amu etii iloopoito tatene oloopoito kedianye oloogira aitashe tentontana olchani eshuka lewa o ngiruak kajo nanu ore kulo oogira aitashe tene tentonata olchani engarhi pae eanyita amu kajo enkop nabo epuo lelo peegira atoni tewei nebo Ore sii ena itodolu ajo ore kulo tung'anak aametii oltungani ogira aitashiki likai ke busy pookingae